Ore paa enetipat pias enabae ebiotisho osesen, naa ore biotisho osesen lino makeon, naa ekintagol nikincho ngufu, amu ore oltung'ani lemeeta biotisho sidai, nemeeta ngufu naasie esiai. Neeku ore pa enetipat biotisho osesen lino, naa pitum ataasa isiaitin inonok, tegolon niata ingufu nidipie esiai ino. Na ina pee enetipat esiai ebiotisho osesen loltung'ani.

Ore ena naa keitodolu ajoo ketii sipaata amu ore ena pishaa naa ninyee easie esipaata pee etuum ltung'ana arashu pooki ntokii e sipaata naipiraree. Neeku ore pishaa naijoo ena ketodolu ajoo ore kila arashu ltung'ani pookin naa ketuum esipaat enyee teneyau malalamishi enye newueji arashu ntokii neitanyamalita naa ketuum esipaata teneyau enia ntokii neitanyamalita ene amu kesujii nedolii ajoo kajii netapong'ori, nesuuji te supaat metii ooljelaa atua. Neeku ore ena naa epishaa naitodolu ajoo ekesitai supaata pee etuum pooki ng'aii ntokii netirikino arashu ntokii naishaakino.

Ore enakitodolunoto ashubenapisha na kegira aitadolu engwes tapala matejo enkiteng ee engeus pokki naumie enkeju ashu nainoto eleyiata naje tekatikati oloitok etermo enchata ormushumaa ashu eremoto enkai toli naiumiza enangues katikati oloisotok neaku ore entoki naasotae tene na kebakitae ena ngwes pitauni inatoki naiumisa enkeju ashu intoki natipika eliayata ekeju enye neaku inaepikitae ina ngwes petum aishiu netum ashomo esidai elo adaa ahu eloo ass ekwet neaku ore entoki naasitai kitautoi enakiteng enaleyiata naata peyie etum aishiu.